Wa mbere, ciana ici ci cukuru. Wa keerĩ, ciana ici ci cukuru thĩiniĩ wa kĩrathi. Mena uniform ya rangi wa buruu. Wa gatatũ, ciana ici cigũbundithagio gĩthomo kĩa mathabu, mũgeni aingĩra thĩiniĩ wa kĩrathi, ambia kũmageithia na kũmatarĩria maũndũ ngũranĩ.

Wa mbere, mũgũnda-inĩ ta ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, twambaga tũgatũgũta nyeki ĩyo, tũgacoka tũkamĩeheria, twamĩeheria, tũgacoka tũkarĩma irio iria, iría tũrenda, tũhandaga indo ta waru, mboco, mbembe. Twahanda-rĩ, tũgacoka tũgacirĩmĩra nĩgetha irio icio cihote gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Wa mbere, mĩtĩ nĩ ĩtũheaga mbura, mĩtĩ nĩ ĩteithagia mũno ũrehi wa mbura, mbura ĩkahota kuura ĩgakũria irio iria tũhandĩte mũgũnda-inĩ. Wa keerĩ, mĩtĩ nĩ ĩteithagia rĩera , rĩera rĩgatiga gukorwo rĩna gĩko, rĩgatũhe rĩera rĩtheru.

Mbica ĩno ĩronania nyama, nyama iria itinangĩtio na njĩra bacĩrĩru, nĩgetha cihote kũmithio, nĩgetha ciikare ihinda ihinda inene. Ũndũ ũyũ nĩ wahũthĩragwo ihinda rĩu rĩa kabere mũno, tondũ gũtiarĩ na mĩtambo, gũtiarĩ na thitima, gũtiarĩ na indo cia thitima ta fridge ĩrĩa ĩigaga irio, kuoguo mahuthiraga njira ĩno.

Mĩario yao ĩngĩthiĩ ũũ, Wĩ mwega, ĩĩ ndĩ mwega, niĩ ndĩ mũrutwo wa yunibacĩtĩ nĩ hĩndĩ ndĩraingĩrire, na ndĩrenda kũhoya mbia irĩa iheanagwo nĩ thirikari gwĩ ciana cia yunibacĩtĩ, hihi no ũndarĩrie indo irĩa bataire na gũthiaga na mbere atĩa. Aah Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu, wa mbere ũrabatara gũkorwo na gĩbandĩ gĩaku, okorwo ndũrĩ na gĩbandĩ gĩaku, nĩ ũrabatara gũkorwo na certificate yaku ya gũciarwo, wa kerĩ, nĩ ũrabatara gũkorwo na akaũnti ya bengi, kana okorwo ndũrĩ na akaũnti ya bengi, namba yaku ya M-Pesa, wa gatatũ, nĩ ũrabatara gũkorwo na ibandĩ ciaku cia aciari, aciari aku nĩ ũrabatara ibandĩ ciao, okorwo matirĩ ho, nĩ ũrabatara gũkorwo na certificate ciao cia gũkua, wa kana, nĩ ũrabatarwo, nĩ ũrabatara gũkorwo na intaneti, intaneti na njĩra njega, wa kana, nĩ ũrabatarwo, wa gatano nĩ ũrabatara gũkorwo na namba ciaku cia KCSE na KCPE, nĩ ũrabatara gũciheana hau, rũrenda-inĩ rũu rwa kũheana rũni rũu.

Wa mbere, ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ ndona ũũ, nĩ cukuru wa secondary, harĩa makoragwo na ndomu cia gũkoma. Nĩ makoragwo na indo ta ithandũkũ, mbaketi ciao, mĩrengeti, morĩrĩ mao, na hihi ndirona morĩrĩ mao haha, no ndomu nicio ikomagwo cukuru-inĩ nyingĩ cia secondary bũrũri-inĩ.

Rũrenda rũrũ rũrarugũririo mwaka mũthiru, mweri-inĩ wa July, haria rũrateithĩrĩria andũ arĩa mena macira, kũhota kwandĩkithia macira mao mategũthiĩ handũ ta igoti-inĩ. O haria marĩ, nĩmarahota kwandĩkithia macira mao mategũthiĩ handũ.

Rũrenda rũrũ, rũrageria gũtarĩria andũ bata wa kũrorwo, kana gũthiaga thibitarĩ kahinda gwa kahinda na kũrorwo, nĩgetha kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa rĩngĩ yumanaga na kwaga kũrorwo, kana kũgĩrĩrĩria mĩrimũ mĩrĩ-inĩ yao ĩtanatherema mũno.

Ageni mendete gũka bũrũrinĩ ũyũ witũ wa Kenya, magathiĩ gĩcigoinĩ kia Maasai Mara ĩrĩa ĩkoragwo kauntĩ-inĩ ya Narok. Nĩmendete kuona nyamũ ciĩtagwo nyũmbũ harĩa ciumaga bũrũri-inĩ ũyũ witu wa Kenya cigathie bũrũri ũrĩa tũng'ethanĩire naguo wa Tanzania, ũndũ ũyũ ona nĩũkoragwo wĩ gatagatĩ ka maũndũ ma magegania ma thĩ mũgwanja, na nĩ mendete kuona ũndũ ũyũ na nĩkĩo mendete gũthiĩ gĩcigo-inĩ kĩu mũno.

Nĩgetha gũtwarithia kambĩini ya ũgima wa mwĩrĩ na njira njega, wambere nĩ kwamba kũmenya, hihi nĩ mũrimũ ũrĩkũ wĩ gĩcigo-inĩ kĩu, na hihi ũgũtarĩria andũ atĩa mũrimũ ũcio. Wakerĩ, nĩ gũcabithia maratathi marĩa matwa, mathĩũrũrũkagio gĩcigo-inĩ kĩu gĩothe, nĩgetha kũmenyithia andũ ũhoro wa kambeinĩ ĩyo. Wa gatatũ nĩ kũmenyithia andũ arĩa moĩkaine mũno, ta macibũ, aarimũ, kũmamenyithia nĩgetha mahote onao kũheana kana mahote kwĩra andũ aingĩ arĩa mabataire kũmenya ũhoro wa kambĩini ĩyo, na wa kana nĩ gwĩta mandagĩtarĩ arĩa mena ũmenyo wa mũrimũ ũcio, nĩgetha mahote gũũka kambĩini-inĩ ĩyo, meere andũ ũhoro wa mũrimũ ũcio.

Mbica ĩno ĩronania atumia arĩa mena gĩkeno nĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩheanagwo nĩ thirikari, kĩrĩa kĩheagwo mbeũ njĩthĩ, atumia na andũ arĩa mena mawathe, kũhingũra mbiacara kana hihi gũteithĩrĩrĩa mbiacara ciao nĩgetha mahote gũtwarithia mĩtũrĩre yao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩĩre.